Pause for more than 4 seconds.

eenetipat amu ketoni ormarei ashu elatia ,nepuonu adol ajo kakwa mareita kulo limidim ate naa kakwa kera nemeeta imareta neyiaraki edaa, nisho niche ninyang'aki ampaka kilani esukul pee etumoki sii ninche aisumata anaa inkera enye.

Iltung'anak le enkampuni naje lootishipa amu ore intokiting naagira aishooyo naa kesidan na keeta esupatisho sidai naa kebikoo ina pee etishipate, neponu ashipakino client lenye.